Ole kiriptai chametaab gei nebo kiagiik chechugeet ii ko yachei komiteen koot ne burgei ii anan koot ne ingobureen komatwau ne ma wooh koristoi simamiasaa kiagiik chutoon koyachei ko kikiteech komyei en ole namegei en atebosiek kwaak kora en ole ariptai chametaab gei nebo kiagiik ko kobataa amitwagiik yachei komii amitwagiik anan yachei konyoor amitwagiik sikonyoor chametaab gei nebo boor ak yeityaa kotesaak ak kogoon chepkondook che mayacheen cheimuchii iripeen gei en at gai tugul kobaa kamanuut olaan miten amitwagiik en kiagiik kora koyachei komiteen dakitarii ne kere chametaab gei nebo kiagiik miten kiagiik chemuchei komager temiik komyei lakini olaan kagere dakitarii koyachei konai akole mianii annan ame nee akimuche kesoor agonyoor chameet ab gei nebo boruek kwaak.

Bo kamanut boisioni en kokwet ii, boisioni bo somanet ii taretii lagook ii ak neranik kora kobataa biik che eecheen konyoor ngamnatet ii akomuuch koistaa abusnatet ii, ngonamtet ii kotaretii kipsomaninik koyataak metoekwaak ako yai tuguuk chebo kamanut en at gai tugul cheimuchei ii koteleljigei ak konyoor chepkondook cheimuchei kotareteen gei en at gai tugul, kora kotaretii kokweet ii kowaa tai ii en kila ak kila amuun biik che tinyei ngamnatet ii komuuchei koyai tuguk che eecheen ii chemuchei kotaret kokwet ak kowa tai en at gai tugul.

Jumia ko kikokwaldagei ago tesetai en kasari ii ak en korenyuun ole amenye ii anan ko kokweet nyuun ii Jumia ko tugeet nebaisheen musangnatet nebo kasari ii komuuch koityi biik anan kipkosabe tuguuk che machei kobaisheen anan komuchei koteeb chitoo en ole miten ii ageipchii mpakaa ele miten, iniyaal tuguuk chutoon ii koituun ele miten anan ole miten, tuguuk chuu che koyaldaa en Jumia ko kobataa simoisiek ii kompyutainik ii , ingoraik che kilachei ii anan ko chekitugeen gei, ngecherook ii ak alaak chechaang bo kamanuut ii amuun imache iyaal tuguuk che kemache ageibuun en kasarta nemiiten kweeny kora kobaa kamanuut ii amuun imuchii ibaisheen simoisiek icheeng kiit nekemochei ii anan ko saisiit nekemachei anan ko ne kayamiin komyei.